Ore eunoto orkeek nanchere uh kaisidai eunoto orkeek oleng naa ore eninkunaki eunoto enye nanchere uh ilo ake ang'as aturr ingumot tenaa te tiaulo duo ino iturito niturr naa ingumot naaba anaa lolo keek liyieu niun ore peindip atuturo nincho naaji inkolong'i are enaa uni ore pelusoo nena nijntoki ayau empoleya naaji uh empoleya ontare enaa enoonkishu niibukoki inaduo gumot nijio pee iunie ilkeek amu ore taa tinipik ina kulupuoni onkishu naa kisho empoleya sapuk iladuo keek linonok ore pindip ina nibukoki enkare ore taake pee indim atipika enkare peeshalu naa inaduo kulupuok nitumoki atipika iladuo keek linonok nipik ake ninukaa neeku taa kila enteipa enaa entedekenya nitum duo atubukoki enkare pee etum naa iladuo keek linonok atubulu aitobiraki nitoki sii aaku mh keyieu nisemperaki towikii are anaa iwikii uni peetum naaduo atubulu iladuo keek linonok neyau enkiremore nabikoo.

Ore taa entoki naitiship tene naa ore naa kadolita entoki naisionga naa ore entoki naisionga tenewueji naa emauti ena naa ore ena maui ore ake esaa nemetii enkolog nebolo nitau maua sidain ore naa peeku euo enkolog sapuk engila atii eji nelo ashuko naa ore esidano ane mauai naa ore ewueji netumie elotorok enkare arashu ewueji netumie elotorok nepuo aibibi neeku tenetum naaji leleo otorok ewueji nibibi nepuonu atau enaishoo oolotorok sidai neeku teniraa naaji oltung'ani otaa ena mauai tenkang enye naa kaisidai tenitau elotorok apik enkidongii metaa ketaana amu ore naa enewueji naa ewueji sidai nidim ategayie elotorok tenkaraki ore en mauai naa kenyor elotorok oleng naa kisho ilotorok enkare nelo aitemer netumoki naaduo eladuo otorok aitau enaishoo oo lotorok

Enetipat ena siai oleng ore tipatisho ena baye naa nchere ore eunore orpayek naaji laijio kulo loikesuaki naa kasidai oleng amu ore ilapayek naa nabo ombaa namiraa inyamalitin enaa esumash tiaulo neeku teniaku ituuno ilpayek linono nemeigili aisumashu tenkang ino tenkaraki ore ilpayek naa kenyae kutoka ake peeku enchiwa neyierieki endaa ometaba anaa neku neponunui aidong netumi enkurma tolchamba netumi duo naaji ainosa ina kurma neitoki sii aaku tenimiata iladuo payek naitum naa iropiani niasie kulie baa sapukin tiatua olmarei lino neeku ina paajito nanu enetipat ena baye.

ore taa tene wueji naa kadolita mpishai nara oonguan oree tee mpisha edukuya naa kadolita ewueji naijio orkitok donyio naijio ketuturukii enkulupuok naatii nati nkujit nesotu tewueji nebo ore pee kipuonu empisha yaare naijio ketiu enaa ore naaduo kulupuok naa eitawuoki nkujit ijio duo enoshi niyewuo asotu nkujit natoito neeku etaa nkulupuok ake nasoto nemetii nkujit ore tee mpisha ee uni naa etii iltung'ana are laijio kegira aidapsh enaduo kulupuok aidapashaki ewuelji naijio olchamba kegira niche aidapash naaduo kulupuok teine wueji ore empisha ee ong'uan naa kitodolu Nena kulupuok eidapashaki pii metaa eiraga ijio ketii orpipe lee nkare otii shumata logira abukoki naaduo kulupuok enkare neeku ijio kitodolu Ajo kegirai aunisho tene neeku ore Nena pokin kegirai duake aitarish Nena kulupuok petumi atunie endaa

Kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tenewueji olchamba ore ele tung'ani openy ele shamba negira aitumia enkoitoi napiki irpaipi atua oladuo shamba petum ayautu enkare naa piidol ele shamba lenye aa ketii lainini otii duo daikin netii olaini lemetii toki neeku kejo petum aimie lelo paipii atua ene wueji netum enkare ayima netum naaduo atijinga ele shamba neeku taa ore entoki nadolita nanu tene nagira asaa naa olchamba ake ele otunoki endakii neeku ijio ketiu ena ore Kuna daikin naitunoki naa naa topaipie girai abukoki enkare naa ketii ninye enkare sapuk amu ore peidol enaduo puuka naa kemyori oleng kipilipil aitodolu Ajo kegira naa atum enkare negira abulu aitobiraki

Ore taa tenanu naa kaidim atejo metii entoki naitishipisho tena siai ore taa pajito metii naa nchere ore tena pisha naa kadolita olasurai sapuk oleng nadolita olnyanyai lowonyita ele asurai neeku naa idol ajo mee naa embaye sidai amu ilnyanya linonok duo lituuno iyie nelotu naa ele asurai alotua anya neeku idol ajo ekiyaki iyie makewon asara amu tenenya iladuo nyanya linonok naa itum naa asara ira olairemoni nitoki aaku tenelo ninye newony ake netu enya naa king'ua osumu torrono oleng tiatua oladuo nyanyai laa ore peyie ilotu iyie anya ira olopeny naa kelelek epik enkishui ino batisho tenkaraki yioloti osumu loota olasurai oleng neeku membaye ena pii naitishipisho amu torrono naa olasurai oleng.

Ore ebae nalotu indamunot tenadol ena, naa esiai eunore nalotu indamunot ainei. Naa ore esiai eunore, nesiai etipat oleng, nesiai naata faida oleng toltung'ani nenemaana si oleng. Amu tenelo niunisho oltung'ani, naa itaasa ebae etipat oleng amu itimirayie osina esumash tiatua enkang ino, amu ekiretu naa enasiai oleng. Amu ore teniunisho, na ilo atum endaa ninya iyie ormarei lino, nilo si atum enidim atimira naji atimiraki kulikae tung'ani tosokoni, nilo atum iropiyiani naji nidim ainyang'unye kulie tokiting, nimiidim atuuno. Nitum si ropiyiani naji nilaakinye inkera inonok iropiyiani esukuul, niasie kulie eramatare ake eang'. Neeku taa ore nanu tenadol ena, naa ore entoki nalotu indamunot ainei, naa esiai eunore ake.

Ore taa ena mbae naa enetipat oleng naa kaidim atejo ene tipat too nkoitoi are naa ore Kuna oitoi are naa njere ore ene duya ore oltung'ani omirita Kuna kuuk naaji Tena kibada naa ketum eropiani amu etudumunye ninye nelo aing'oru enkiti siai nalo aas naa enetipat ena oleng amu tenemir eji naa kidim anoto ropiani ataa tenaa kutik kake kirajie ake ninye mbaka neponari neloi atasie aisidai naretu ninye maakeon ore sii aigil naa njere ore oltung'ani oyieu nainyiang'u nkuk nebaiki nimiata ropiani nnyingunye orkuni enaa orbene sapuk naa elo ake ainyianugu tee Kuna naa ekiret amu elelek AA mia ake emiri nabo Kuna baketi kutiti neeku edol naa Ajo enoto nkuk too ropiani kutik nilo alo ayierishore neeku ena peyie ajoito enetipat ena mbae